Mae en tich mar pur. To kaka ng'ato nyalo time, en ni mokwongo nyaka obed gi puodho ma onyalo puro. Aeto nyaka obed gi kodhi ma onyalo pidho e puodhoni. Aeto nyaka ong'e ni puothe chalo nade. To ka po ni en gi puodho matok, to nyaka oikore gi mbolea mondo oyud keyo maber. Aeto bang' mano nyaka ong'i ni gin chandruok kata midhiero mage manyalo mako chame ma opidhoni. Koro biro chune ni mondo obedi gi yiedhe moko ma onyalo goyo ka po ni kute omake. Aeto bende nyaka obed gi gige tich kaka gir goyo yath ma iluongo ni knapsack. Aeto nyaka bende obed gi lewni ma onyalo rwako sama ogo yath no. Nyaka bende obed gi gum boot ma onyalo rwako e tiende. Aeto bende nyaka obed gi ng'eyo ni en sa mane maber, nikech seche moko, onya, onyalo pitho, to yudo ka koth ng'eth koro nyalo ketho ne cham. Kata nyalo kethone gima opidhoni. To nitiere kinde ma be nyaka ong'e ni kopitho, to odhi yudo chiro e wang' sa, ma

Mae en tich mar pur kendo aneno ka japur mamiyo omako jembe kendo otemo mondo odo puothe moro matin mar alot mar spinach. Koro gima biro e paro ka aneno gima kama, en ber ma ng'ato nyalo yudo etiyo tij puodho. Nikech iyudo ka kaka koro miyoni opuro puotheni iyudo ka obiro bedo gi chiemo moromo monyalo chamo to moko bende onyalo uso ne jo ohala. Sama ouso alodenegi ibiro yudoni oyudo pesa ma onyalo konyore godo ekit ngimane. To kata kopogore gi mano en owuon sama odwaro kata chiemo iyudo ka ok obi tiyogi pesa e ng'iewo e ng'iewo chiemono. Aeto be sama ng'ato puroni iyudo ka ochalo ka gima ojako dende manyisoni obiro bedo motegno. Aeto gima chak biro e pacha en kit ohala mopogore opogore ma ji timo ng'ato nyalo puro chambe moro epuodho mar yoo mar ohala aeto iyudo be ni sama oselokore ohalani obedo kaka yo mar yuto ne oganda.

Gima biro epacha ka aneno gima kama, en riwruoge ma ji bedo godo mondo otim godo tije ma opogore opogore. Kaka koro kae wangi riwruok moro ma lando ber matiyogi weche mag mbui. Eeto iyudoni piny owacho bende osetemo noket chenro ne mang'eny e yoo mar mbui mondo okony oganda koro sama gidwaro gimoro to ginyalo tiyogi mbui kendo miyo gi tiyo gi thuolo matin sama gidwaro konyruok moro kaka chudo mag tije mag sirikal kod gik mamoko kaka chudo pes mag KRA gi gik ma machielo maopogore opogore. Iyudo ni sechemoko kata ka nyithindo dwa kawo dwa kwayo omenda mar HELB mondo mi gi dhi mbele gi somo. Tiyudo ni ginyalo mana chiwo kwayogi e yoo mar mbui ka. Koro gima biro epacha ahinya, en kaka weche mag mbui osekelo tudruok obedo mayot kendo osekelo tije moko obedo mayot.

Mae en tich mar ng'wedo majan, to ki an ,an ahere, gimomiyo ahere en ni mokwongo e yo mar yuto kata yo mar tich mar oganda, nikech iyudo ni e kenyawa ma kawuono, ji osomo mang'eny to tije tin. Koro iyudo ka kaponi ng'ato, okawo jok maonge tich gi, odhi oterogi e puodho ni mondo gikonye ng'wedo majan, tiyudo ni jogi bro yudo omenda moro maginyalo dok go dala ma gikonyre godo, moloyo ka gionge tich sich sich, gibedo abeda nikech sama gibedo ka gionge tich to yot mondo omi gitim timbe mahundu, ginyalo kwelo, ginyalo turo ute ji gi dukni. Kata seche moko bende ginyalo rito jok maa chiro kata jok moa timo ohala ,to gimonjo mondo gima. Aeto gimachielo en ni japur ma opuro chayeni bende yudo omenda nikech sama oseloso puotheni maber ma chacheni olosore, tibiro yudo ni obiro manyo kampuni manyalo nyiewone chacheni, top biro miye pesa, kosemiye pesa tobiro yudo kaka.

E pichani wan kod ot moro ma oger kamoro machalo wi got. E piny mar godno, nitiere yo moro ma tuktuk nyalo ringe, kata mana mtoka, kata mana peng'. Aeto iyudo ka aora machiegni kanyo iyudo ka alworano otwo ahinya. Koro gima biro e paro ka aneno gima kama, en midhiero mabiro ndalo oro. Iyudo ni sama chieng' rieny mang'eny to gik moko tho. Iyudo ni lum two, yiende bende two. Aeto koro iyudo ka gima um lowo onge. Koro sama lowo odong' nono ni to yot mondo miyo yamo kau lowo manie wiye malo cha, ma ter kama chielo. Mano nyiso ni lobno biro dong' ka nikech lowo ma wiye malo cha ema thoro bedo ga gi mbolea. Aeto iyudo ka kama chalo kod ma sama koth ochwe, to pi ywero bende lowo, ma loko, ma lok kuonde moko ohula. Koro iyudo ka midhiero bedo mang'eny ma nyaka yore bende bedo maricho kendo ma kyer ma ng'ato ok nyal kalo ka dhi kamoro.

Joma ang'eyo kae achiel kuom gi en jatend piny Kenya ma iluongo ni William Ruto. To gima nengo ma en godo en ni ene jatelo matayo chenro duto te matimore e pacho ka. Iyudo ni kata gik moko ka owachi e bunge kata e od bura tiyudo ni nyaka okete koke. Ka pok okete seyi tok en gima nyalo tiyo. Koro chuno ni nyaka obed machiegni mondo oyang gik matiyo gi gik mok ti. Aito iyudo ni grube mopogore opogore kaka mag arita kwe, mag thieth, gik moko duto te ene ma ng'iye. Ene ma otayo tije gi duto ma ka po ni o onge tiyudo ka ng'at magol chik mondo kata mondo omenda owuogi e aguch omenda mondo otim tije mopogore opogore iyudo ka onge. Aito iyudo ka tich nyalo bedo matek ahinya. Ka entiere bende onyalo dhiye pinje ma oko ma owuo kodgi ma gilos orak moko mag tije kata mamiye nyaka ola.

Mae en pur mar niang'. To kaka oselokore e aluora na, iyudo ni niang' tinde okaw kaka pur ma kawaida ma ng'ato nyalo puro samoro amora. Kata inyalo pure kamoro amora. Ok ng'i ni jo kama kama ema pure. Jo kama kama ok onego bed ni pure. Aito gi sani, ose ng'e ni niang' nigi nengo maduong' ahinya nikech ene mitiyokode e loso mwandu kaka sukari. Koro iyudo ka thoth ji pidhe e puothe mondo mi ka seche ma kambi kaka Sony Sugar, kaka RIAT mabiro tong'o nienge gi katere kambi aito wenegi pesa moro ma ginyalo konyore go. Aito bende iyudo ka kopogore kata gi chame, inyalo los kode nguru bende. To chon cha iyudo ni thoth oganda nong'e mana ni en ichame kaka olemo. To sani iyudo ka tijene omedore kendo obedo mang'eny. Koro mano lokruok mantie. Tiyudo ni tinde nyaka mine odonjore e tijni time mok ni kachon mane chuo kende ema time.

Kaeni wan gi ot moro ma oger ma nyien kendo olose e ranginy ma malo aitto nitiere gi moro ma omuon kanyo man gi andika moro. Koro gi ma biro e pacha ka aneno ndiko ni en ni ji mang'eny ja golo ga kony kata siro weche mag gedo. Iyudo ni saa moro omenda ma ogergo ka moro kata klas, kata ot moro mar tich kuonde ma ji tiye gi. Kaito pesa ma ogolo no otiyo ka ma ogolo no otiyo kama igede ni iyudo ka ka osetiek gere ibiro ndik gi moro ma imuono kanyo ma ng'iso ni ot ma oger no ne oyudo kony kata ne oyudo sir ko oa kuom jal ma ondik e iye kanyo no.Aito iyudo ni saa ma ok oyawi kata sama pok ochak ti kode iyudo ni ibo luong nyasi moro ma nyaka ng'at mane ogolo sir no bet e iye kanyo mago gi picha ,ma ji chiem, ma wer, ma mor gi gik ma kamago. Iyudo ka gik ma kamagi kelo ji bedo kanyakla ma mor.

E san ni wan kod chapede ariyo motedi maber kendo oban. Aeto e san machielo wan kod gimoro machalo minji kod rabuond waru. Koro kaka inyalo chamo chiemo ni en ni mokuongo ibiro tedo gi mopogore opogore kaka koro oted gi ni. Itedo chapat yore aito waru bende ibiro yiedho. Aito ing'ade matindo tindo. Aito minji cha be ibiro poko nikech en gima chalo oganda. To ka po ni ing'iewe ka osepoke tinyalo yiere. Igol moko maricho manyalo bedo e yie. Aito ibiro chielo nyanya gi kitungu gi mo. Aito ibiro keto chiembi cha. Ka nitiere gik minyalo gombo mede kaka pilipili hoho, kaka royco, kaka dania inyalo medo. Aito iketo ochwakore. Aito kosechiek tinyalo toke gi chapadi cha michame. Inyalo ng'ado chapadino matindo tindo e yi olayo ni no kata inyalo chame gojiko kama tikayo chapat. Aito inyalo madho juice moro e wiyo kata inyalo madho chae kaluwore gi gimihero.

Kae wan kod oganda moko ma orwako lewni machal ma en blaus marachar gi longe kata skede ma rotenge manyiso ni gin jok matiyo ei kambi mar Huduma Centre ka. koro gimabiro e pacha kaneno gima kama, en ni mokwongo utegi chiwo tije ne jok manigi lony e gik madwarore kae kaka kompyuta, kaka weche mag chiwo opande, weche mag chiwo barupe mag nyuol gi gik kamano. Aeto gimachako biro e pacha en ni sama ng'ato nigi chandruok, to odwa ni mondo oyud kony kowuok kuom sirikal, tiyudo ka gige sirikalgi okelna machiegni gi gwengewa. Ok ochuno ni nyaka iidh mtoka midhi e ofis jotelo madongogo manyalo konyi. Inyalo mana tiyo gi kwonde bilagi kaka Huduma centre gi mior kwayoni mar gimidwarocha ma iyud konyruok mapiyo. Meani biro konyo ketho omenda.

Gima timore kae en ni wan kod japur. Japur ni ni e puodho to kendo oting'o odheru. E yi odheru ne ni en kod alot ma iluongo ni alot kabich. Koro iyudo ni japur osetiyo matek opuro puothe ma oludo kodhi mar alot ma odwa nopidhi. Aeto orito alote no kose twi togologi opudho gi gi tiende gi odhi opidho gi e puodho kamodwaro ni mondo gitie. Japur osetiyo matek. Samoro en ndalo horo. O olo ne alode ne gi pi, To ka po ni en ndalo koth tiyudo ni olimo gi odoyo gi mondo buya kik mak puodho. Aeto bang' mano, japur biro rito ma alode no ikre. Obiro dok mogole e puodho kendo obiro dhi tere e chiro kata kaponi en gi dwaro mar tedo to obiro tedo. Koro gimatimore ka en ni japur lando gima en godo kata alot ma en godo ne jo ng'iewo mondo obi ong'iewe oyud omenda moro okonyre go.

Achiel kuom jok ma ang'eyo ka en jatend piny mi iluongo ni willliam samoei Ruto. To nengo ma en godo en ni saa ma kama obiro kar tiegruok moro kata awach ni e ot moro man kod kompyuta ma ng'iso ni saa moro obiro yawo skul moro to okelo ne gi kompyta mondo gi dhi e mbele gi somo gi tiegre e weche mag mbui. inyalo yudo bende ni olimo kar tich moro ma mar piny owacho ma ong'ere ni loso chenro moko mag mbui mag piny owacho. Koro onyalo bedo ni ochiwo chik moro ma oduaro ni mondo oti. Koro nengo bende ma en godo en ni ochiwo chik ma odwaro ni mondo oti e aluora moro. Aito nengo bende ma en godo en ni en gi omenda en ema onyalo golo chik mondo omenda oter ka moro okony e migao moro ma saa moro ni gi rem moro.

Kae wan kod okwach kich moro moting'o bunde kendo orwakore gige lweny mapek, aeto bathe wan kod miyo moro ma ochano wiye maber momako gi yo katoke. aeto iyudo ka ochalo gima omako nanga okwach kichni, manyiso ni samoro en kod luoro moro ma genone duto ni kuom okwach kichni mondo ochiwne arita. Aeto iyudo ka mbele kanyo bende wan kod mtoka moro marachar, to mbele ne nitiere jok moko ma obet, ginenore ni gin jok machuwo, aeto e mbele kama okwach kichni dhiye, bende nitiere ng'at moro madichuwo ma chalo ka gima ong'iyo okwach kich gi miyoni to owuotho kodhi. Koro chal ni gimatimore kae en ni nyadendini dwa kalo kamoro, kata dwa dhi kamoro, to kaluwore gi alwora ma entiere, owinjo ka en kod luoro nikech alworani ng'enyji man ka gin jomachuwo, tinyalo yudo ni sama gima kama otimore, to njore moro nyalo wuok ma bamb

Gima timore kae en ni wan kod kitungu mar ang'ina to kaka pile iyudo ni japur biro loso puothe aeto obiro ludo obiro loso kamoro ma onyalo ludoe kodhi to obiro ludo koth kitungu ma en godo ka. Obiro miye kinde moko mondo oti kaeto kaponi en ndalo oro to biro chune ni ool negi pi. kaeto kakoth osechako chwe to obiro pudhogi ma odhi opidhgi kama odwaro ni mondo gibedie. Aeto obiro miyogi ndalo moro mondo giikre, iyudo ka nitiere jok ma ohero tiyo gi it kitungu maralum go to nitiere bende jok mohero tiyo gi kitungu mar ang'ina. Koro gimatimore ka, en ni japur osekwano ndalo moneno ka kitungune mane opidho oikore. Koro opudhogi achiel kachiel koro olosogi maber mondo mi oikgi otergi e chiro. Iyudoni samakam onyalo bedo ni ogocho ni jawero moro kata ja ohala moro mabiro gi mutoka mondo okaw gi kapod gin e puodho kae.

E iye kae wn kod jotelo mopogore opogore, to adawuoyo kuom jotelo ariyo. Achiel kuom gi en Opiyo Wandayi ,aeto mar ariyo en jatend piny Kenya William Ruto. E ng'eye kanyo wan kod jarit moro kata awachni polis marito jatend piny Kenya ma en William Ruto. koro jogi duto nikod nengo nikech kaluwore gi kama gintiere ni nyiso ni gin gi bura moro mar jotend migepe mopogore opogore moyier kendo gin kar joot mar japiny Kenya William ruto. Koro gimomiyo gin kod nengo en ni ng'ato kaka Opiyo Wandayi, omi teko kata omiye tich mar bedo e migawo mar keyo teko mar stima. Iyudo ni en ema ka ng'ikruok mora mora obedo, obed ni en yore mar keyo teko mar stima kata obed ni en yore mag chudo mag teko mag stima, iyudo ni en ema ogolo rusa e gimoro amora matimore ka.

Mae wan kod alwora ma nigi got, to kendo nitiere lum mang'eny ma ng'ato nyalo kwaye jamni ne, kata ng'ato nyalo bete. Aeto nitiere kite bende madongo dongo. Alwora ni bende nitiere yiende ma ma ralum kabisa. Koro gima biro e pacha ka aneno gini en gik moko mopogore. Kata ber ma opogore opogore ma wayudo e alwora. Iyudo ni kama kamendi ma lum nitiere, iyudo ni ng'ato ka nigi jamni, to onyalo biro kwayo gi ka. Kendo ginjamni boro chiemo ma yieng' ma ka po ni gin jamni ma inyiedho, to gibiro golo chak maber. Aeto bende iyudo ka kama kama ok yot mondo miyo pi osomb lowo katero kama chielo. Aeto iyudo ni alwora ni nigi muya moro kata yamo makutho maber. Nikech yiende nitie. Kama yiende nitie, iyudo ka nitie kwe moro kata ng'ato ka ool to nyalo bedo e tie yien moro, ma yue e tipo kama chieng' ok goye.

Joma ang'eyo ka gin jotelo ma mag pinywa mag mar Kenya. Kendo gichung' ne migepe ma opogore opogore. To nengo ma gin godo en ni kuonde ma gin ntiere kata migepe maginchung'e, iyudo ni gin e gi teko. Kendo ging'iyo ni be gik ma gitimo go be timore makare. Nikech kuom ranyisi, iyudo ni nitiere jatend migawo moro ma ochung' ne weche ne ng'iyo gik matimore e mbui. Gi kaka mbui inyalo ti godo e bero yore mar ngima mar jopiny. Kaka koro kae, wan gi jatend piny Kenya ma en William Ruto, kod ja ta chenro mag mbui. Ineno ka ogwelo wang' um wang' machine moro ma itiyo godo gi jo madwa tiyo gi line mar ecitizen. Koro nengo ma gin godo en ni gitemo ni mondo giket chenro mag piny owacho e mbui, mondo ka po ni ng'ato nigi dwaro moro ma odwaro kuom piny owacho to yot. Odhi adhiya e mbui kacha cha to oyudo konyruok ma piyo.

Weche man kod nengo kae en simu kata ong'we yamo mi igwelo mos ma ng'ato otingo e lwete nikech simu ni mondo mi ng'ato bed kode nyaka ng'ato ti gi omenda e ka nyiewe. Aito gi ma chielo en lain mar equitel, mondo mi ibed kode nyaka itudri gi bank moro ma iyawe akaunt mar equity mondo eka miyi go. To mondo mi omiyi go nitiere omenda moro ma nyaka ichul. Aito gi ma ni kod nengo iyudo ni bengi ma wan godo tinde yudo thuolo moro ma mi ng'ato nyalo chopo e akaunt ne kata ka ok odhi oriedo e lai mar bank kata kok otiyo gi kad mare mar golo pesa mi iluongo ni ATM kad. Iyudo ka otemo gi temo ni mondo gi ket tich kata ohala obed ma yot ni ng'ato nyalo tiyo gi ong'we yamo mare e golo pesa e bengi ma kel e simu kata golo pesa e simo ma ter e akaunt ne mar bengi. Maeni gi timo mondo gi kony japiny.

Maeni en ot ma oger e chuny bungu, kata e kind gode. Koro gima biro e pacha ka aneno gima kama, en ni udi ma ithoro ger kamagi, gin samoro ute mag itiyo godo e keyo teko mar stima. Iyudo ni ithoro ger gi mabor, kuonde ma samoro dhano ok nyal kata yude yo ma chopo kuome e yo mayot. Kaeto gima chielo bende mabiro e pacha en le mayudore e bunge machalo kama. Iyudo ni sama bunge gi nikod le, to wayudo jo limbe, jolimbe gi sama limowa, to gikelonwa ber mopogore opogore, nikech sama gibiro ni, ibiro yudo ni piny owacho mag gwengewa, biro temo loso yore madhi kuondego. Aeto bende sama gibiro ni, gibiro miyo jowa tich, kaka jokma tayo gi e bunge go, jokma jotim ohala magombo ni mondo ousnegi mwandu ma opogore opogore ma gin godo kendo mayudore e alwora. Koro iyudoni ber wuoke tije bila ni mang'eny.

Gima biro e pacha kaneno gima kama en tije ma obila timo e aluorawa. Iyudo ni obila en ng'at ma osomo kendo omi tegruok eyore mag lweny kendo eyore mag tiyo gi gige lweny kaka bunde. Aeto iyudo ni tij gi maduong' onego bed ni gitchiwo arita ne dhano ondo kik jo maundu magi mwandugi kata tim negi timbe moko mag njore. To koro gima chako biro e pacha, ni e pinywa masani kata e higa mar loch mar William Ruto iyudo ka obila osebedo katiyo gi tekogi marach. Nikech iyudo ka rowere tho, dhano tho. To king'iyo gima negogi en mana obila ni goyogi gi magina. Koro gima chako biroe pacha en ni obila sani kata timni mana gimoro marach to onge okang' moro amora mar chik ma inyalo kawnegi nikech onge kaka police nyalo dhi chako tweyo police wadgi koro ma miyowa shida.

Mae wan kod mtoka kata lori moro ma itiyo godo e keyo chak. Gima biro e pacha ka aneno gima kama en tije mayudore e pacho ka, ka luwore gi weche mag bedo gi dhok manyalo chiwo chak. Nikech iyudo ka, ka ng'ato nigi dhok mag chak, to obiro nyiedho. Sama osenyiedhoni obiro kawo chak kendo obiro gombo ni mondo usi. Aeto iyudo ka chagni ibiro ter kamoro ma inyalo med e ndhadhune. Aeto inyalo ting'e matere ka moro. Koro gik mitiyogodo mokwongo nyaka lwoki maler magi bed e rang'iny moro ma inyalo ti kodgi, mondo ogol chak kamoro achiel katero kamachielo. Gima chak biro e pacha en tije madhano yudo nikech kaka koro ng'at mariembo lori ni iyudo ni mae e yore mar yuto. Koro kochule omenda mar tich motimoni eka onyalo dago ngima maber. Aeto bende en ohala. Nikech mae kogolo chak kae to odhi uso.

Kae wan kod jok moko ma ogudore kanyakla. Jok moko chung' to ng'at moro achiel bende obet. Koro gima biro e pacha ka neno gima kama, en gikmoko ma opogore opogore matimore e ngima, mamiyo ji biro kendo mabed kanyakla. Iyudo ni seche moko nitiere gikmoko mitimo mag timbewa kod kitwa kaluwore gi oganda ma ng'ato owuok e. Aeto bende gima chakbire pacha, en ni sama chandruok moro owuok to ji biro kanyakla mondo gimany kaka ginyalo konyo chandruok ma owuokno. Ka koro kae anene okagima nitiere jamni moro matwo, kata jamni moro ma ing'iyo. Onyalo bedo ni otwo kata onyalo bedo ni en gi pek moro kata machando, machande e dende. Iyudo ni sama chandruok ma kama oneno, to ji biro mondo omedre paro gima ginyalo timo mondo, gikony gima timore no. Aeto bende, iyudo ni seche moko ka ji ochokore to ginyalo goyo mbaka moro maber ma miyo gimor. Kendo ka po ni ng'ato ne nigi dang'ni mar paro, to rumo.

Kae wan kod duka moro, e duka ni ogor pichni ma opogore opogore gi nyithindo, gi mag jonyuol ka otingo nyithindgi koro gi ma biro e pacha ka aneno gi ma kama en mwandu ma opogore opogore ma itiyo godo en nyithindo iyudo ni nitiere lewni ma irwako gi godo ,nitiere lewni mi isoyo e tiende gi mi iluongo ni soks mondo ogeng ne gi koyo, gin gi ogute, gin gi gik moko ma itiyo go ma nyasani mi itiyo godo e tingo gi ka opogore gi leso ma ji ne ong'iyo godo chon. Aito bende iyud ni gik moko ma ng'ato nyalo duaro saa ma ng'ato okonyore kata saa ma ng'ato ni gi nyathi ma tin onyalo yudo ka. Aito gi ma chak biro e pacha en ohala ,nikech saa ma ng'ato oyawo duka ma kamae otimo e ohala mar uso gige nyithindo go ma nyiso ni ma e yore mag tich to saa ma ng'ato ochako ohala ma duong kama a mano ng'iso ni ok obi nyalo time kende ,ibiro manyo jowete gi mondo okonye. Ma nyiso ni obiro ndiko ji e tich. Koro ka ji jogi osendik e tich to ma biro duoko chien namba mar ji ma onge tich.

Gima biro eparo, ka aneno gini, en alworawa. Ber mayudore e alworawa kawaritogi. Nikech mokwongo, jok man ka gi chalo ka gima jok manodhi bayo. Koro iyudo ni sama ng'ato odhi bayo kama, oneno gikmoko ma samoro ne onge e alworane. Aeto iyudo ka seche moko, gikmoko kaka gode, neno ma jaber ahinya. Koro iyudo ka, nitiere jok moko ma limo kamoro, mondo oidh aidha kata mana godego. Nikech kama gintiere godego onge. Koro iyudo ni sama gitimo limbe kamae, to konyo e yore mopogore opogore. Nikech mokwongo, okonyo e geng'o midhiero mar dang'ni mar paro. Aeto omiyo ng'ato mor. Mar adek, en ni omiyo ng'ato bedo gi ng'eyo ewi gimoro ma samoro ne okia. Nikech sama, kamodhieni obro yudo jok modak kuno, biro lero negi kaka gidak, gikma gitimo, gikma gihero. Koro gin be gibiro puonjre ni jok ma kama kata oganda ma kama, odak mopogore kodwa gi gima kama kama, nikech gitimo to samoro wa.

Gi mabiro e paro, ka aneno gima kama, gin utewa mag fwambo ma wan godo. Yudo ni, wan gi ute mopogore opogore, wan gi ramogi, wan gi K24, wan kode NTV. Gi mamoko. Tiyudo ni gitemo mondo miyo gi kel aa gik matimore e aluora kuonde mopogore opogore mondo giland ne jomoko kaka piny, ringo kata gik motimore kuondego. Aeto gi machak bire pacha, en ni oganda osetemo ni mondo ochiw twak ne oganda duto, jok mosomo ma, ok osomo nikech gitemo bende mondo gi kel gik moko kata kipindi moko ma wacho dhowa. Ka in jaluo ka in Maasai, kalenjin iyudo ni nitiere ma channel mopogore opogore ma ng'ato nyalo neno. Aeto gi machak biro e pacha, en mor mang'ato yudo kuom neno kipindi mitang'o kuondegi. Iyudo ni gi moro kaka ramogi, nigi chenro mopogore opogore kaka, kaka wan wan wan moko bende nitiere ni winam sinema, koro gimiyo ji mor kendo gipuonjo ji.

Kae, wan kod jadolo moro mar jokopere to awach ni nengo maen godo en ni mokwongo otayo chenro mag alam e kanisagi. Aeto mar ariyo otayo chenro mopogore opogore kaka mag keny, kaka samoro en rapar mar tho gi chier mar Yesu. Kaka sechemoko wan kod rapar mar odieching' manonyuole Yesu, iyudo ka en emotelo ne oganda e timo gik makamagi. Aeto samoro nitiere ng'at madwaro ni mondo otimne batiso, mago duto ni e lwete. Aeto sechemoko bende, e chenro moko ma kaka ng'ato wito wadgi, weche mag lielgi, iyudo ni obire liel kanyo olemo ne ji. Aeto ma oyal muma moro, tuko pogore gi mano, iyudo ni jotelogi kata jatelo makamae ni, sama weche gik moko timre marach e pinywa mar Kenya, togiwuok oko, mondo gigol duondgi kendo gikwed timbe maricho matimore go. Mondo gimed jiwo kwe kendo gipuonjre gi oganda mondo odag maber.

Kae, wan kod gima nyiso ni egweng'ni, wan kod skul moro ma jopuonjre madwa timo weche mag bedo dakteche nitiere. Kore iyudo ka kama kamae, gata gima kama kineno, tibedo ging'eyo ni kama kama skul nitiere, en kama chalo nade kendo en mabor maromo nade. Gi machak bire pachi, en ni skul mantiereni opuonjo ang'o. Nikech nitiere mbalariany mopogore opogore matimo gik mopogore opogore, kata machiwo tiegruok mopogore. Nitiere kaka koro mae ni ochung' mana ne weche mag puonjo jok madwaro timo weche mag thieth. Aeto iyudoni inyisi nyaka kaka inyalo yudogi e mbui, manyiso ni kapo ni in japuonjre kata kapo ni in janyuol moro madwa ne nyathine kata watne moro odonje skul machalo kama. To yot mondo miyo itudri kodgi, nikech gichiwo yo minyalo yudogi godo e mbui. Koro maye ni, keto wach mar somo bedo mayot.

Mae wan kod sanduku mar ng'at ma othoo koro gi ma kamae ng'iso ni nitiere nyasi moro ma oketi mar go oriti ne jalo ma osenindo ni. To gi ma kamae ober bende ahere, gi ma omiyo ahere en ni ochoko anyuola kod osiepe gi wede duto mondo obi kanyakla okuu kod ng'ama jalo ma oyudo lit. Iyudo ni saa ma ng'ato oyudo lit kama inyalo chok ne pesa moko gi jok ma oyuoro. Aito kae bende be inyalo yudo ni ng'ato ng'eyo ni e gi moro ma inyalo tiyo godo e saa ma iyudo lit. Aito bende iyudo ni saa ma kama be ema inyalo ng'eye jogo man kodi machiegni gi jogo ma osebedo mana ka wuondi. Aito iyudo ni ikelo ni mauwa moko mi inyalo keto e bur ma idhi ik e ngati ma ng'iso igone orite to kata kamano ne pod ihere. Koro en gi ma ber nikech oriwo ji kanyakla saa ma otimre.

Kae wan kod kambi moro ma oger ma itiyo godo emedo geche kata apikni mafuta. Koro gima biro e pacha kaneno gima chalo kama en weche mag ohala kod weche mag wuoth. Iyudo ni mondo mi mutoka oringi nyaka oti gi fuel. Aeto mondo mi apiko bende oringi nyaka oti gi fuel. Koro iyudo ni sama kambi makama oyawo tich, to iyudo ka omiyo geche kata apikni manie aluorani yudo fuel eyo mayot nikech iyudo ka seche moko kuonde moko onge kuonde ma ginyalo yude fuel giringo ka gidhi kuonde mabocho mondo eka giyud mo ni to mae nyalo medogi lal. Kaeto iyudo ni weche mag wuoth bende bedo mayot. Noikech samoro ng'ato dwa dhi kamoro to samoro odeko kata kama odhiye bor, iyudo ka mitoka oyudore machiegni kata apiko to biro tere mayot. To sama oting'e gi nyamburkoni obiro chulo pesa manyiso ni en ohala matimore koni gi ko.

Kae, wan kod riwruok moro mar oganda. Kendo gibiro kata gichokore kamoro mondo miyo giyud twak kata giyud puonj nikech kama gintiere gin kod simbe, gin kod buge, gin kod pi modho manyiso ni kapo ni duondgi otuo to ginyalo modho pi. Koro gima biro e pacha en yore ma sani jopiny tiyo godo e keyo wechegi. Nikech iyudo ka, kama kaka koro sani, ng'ato ka ng'ato omako simbe. Manyiso ni nitiere gi madhi mbele ma gitemo ni mondo gimaki e simbegi. Aeto iyudo ka ka gise makogi to gi keyogi e mbui ma jokmoko bende nyalo neno gi. Koro gima chak bire pacha en ni sama gigi ose kere mbui to kapo ni ne en tich moro manilando to ji mang'eny dhi neno tijni kendo kapo ni en gimoro maninyalo ng'iew, to ji biro oro kwayogi mondo giyud gima nilandono. Aeto bende, iyudo ni en yo mar kano wach moro ma otimore ma ok olal.

Wan kod miyo moro ma obedo piny to kendo orwako angolo. Koro ka awuoyo e angolo ,en ni okonyo oganda e yore ma opogore opogore kinde ka kinde ka e saa ma oro nikech iyudo ni saa ma ng'ato awach ni ngat moro ma tiyo tich mar welding kata tich mar wango chumbe ka otiyo gi stima, tiyo ti iyudo ni onego bed ni oumo wang'e gi angolo moro mondo kik ler maa kuom chuma kama wang cha omak wange nikech ler no nyalo ketho wange. Kaito ber kendo ma ng'ato yudo kata kaka okonyo en ni okonyo mondo kik buru donj e wang ngato. Iyudo ni seche moko buru ngeny to ki irwako angolo to biro konyi buru no ok donj e wangi. Aito iyudo ni seche moko bende ngato ni gi tuo mar wang' to saa ma en gi tuo mar wang' ni saa moro ok onee ma bor to kata saa moro ok one gik moko ma ler, koro iyudo ni angolo ni nyalo konye one gik moko ma ber kata ka po ni en buk ka omiye to onyalo simo e yo ma ber ma owinj gi ma gino wacho e yo makare.

E aluora ni wan kod jopur gi jo ohala ma opogore opogore kendo kaluore gi kakak gi pango mwandu gi ng'iso ni gin e nyasi mar tango mwandu ma gin godo kendo i tango kaak gi loso gio. Ko rober ma ngato yudo kama kame en ni gi piem e loso gik moko to saa ma gi piem ni ng'iso ni gi temo ni kod gi los gik moko ma ranginy gi ber. Aito saa ma ng'ato selocho to ibiro miye mich moro ka opogore gi mich iyudo ni ji ji puonjore ng'ato puonjre kuom wadgi gi ma ber ma otimo ma en ok otimo. Koro iyudo ka ji yudo dongruok gi lony ma opogore opogore. Aito bende iyudo ka saa ma ji ogudore ji puonjre gik ma oganda moko ohero timo. To mae iyudo ka konyo oganda mondo gi dag gi kwe nikech saa ma ing'e gi ma wadu ohero kata gi ma wadu ok ohero ti ibiro temo ma tek mondo gi ma ok ohero cha iwe mondo kwe obed e kindu.

Gi ma timore kae en ni ji nie e chiro to e chiro kae iyudo ka iuso mwandu ma opogore opogore nikech ji obedo kae kendo moko ng'iyo lewni ma oket piny kanyo . Nitiere longe, nitiere swet gi lewni ma moko kaend be nitiere mine ma kalo ma ng'iso ni ka po ni ng'ato nyalo bedo gi dwaro mar ng'iewo ne nyathine kata jaode long' moro ka to onyalo kawo ne. Ka opogore gi mano bende nitiere ng'at ma otingo bag ma chalo gi ma otingo gita e iye ma ng'iso ni ng'at ni en ja thum kendo ohero go gita, aito gi ma chak timre kae en ni nitire duka ma ondik ni airtel, ma ng'iso en duka ma tiyo tije mag kambi mag airtel. Ki idhi kanyo ti inyalo yudo kredit inyalo golo pesa ni moro ka po ni ne in godo e lain mar airtel .Aito ohala ma timre e kind oganda man kae.

Kae wan kod rowere ma obedo piny kendo e mbele gi kanyo nitiere gi moro ma itiyo godo e ndiko ma jok man e skul to luonge ni blackboard,e bathe kanyo nitiere jok ma obedo kendo nitiere mtoka moro ma be ochungi e bathe kanyo. Koro gi ma timore kae en ni rowere gi obedo piny kendo gi twak e wi gimoro to gi ma gi wacho ni en gi ma miyo gi mor nikech iyudo ka gi nyiero kendo gi wache ka gi mor. Aito bende andika ma ondik kae ni ng'iso ni saa moro nitiere tuke moko ma dwa timore kendo ma saa moro ema gi bedo gi rito mondo gi nee e wang' jowi. Koro gi ma kama iyudo ni kelo oganda kanyakla kendo iyudo ka gi nyalo go mbaka ma gi nyier ma gi bed ma mor. Aito gi ma chak timore en ni nitiere ohala ma dhi mbele, nikech jalo ma oketo wang jowi ma tango opiche ma igoyo loso pesa nikech jok ma dhi neno opiche gi chule pesa ma ngiso ni en yo mar ohala.

Gima timore kae en ni wan gi oganda moro mar Maasai kendo girwakore kanyiso kitgi gi timbegi. Aeto eiye kae bende wan gi nyithindo ariyo ma nyithi jorochere koro kaluwore gi kaka gibet, chal ni nitiere gimoro ma ipuonjogi timo. To gichalo bende gima gibiro timo limbe kamoro to kama gibiro time limbeni gipuonjore gik mang'eny. Kopogore gi neno lee, neno lumbe, neno gode g gik mamoko ma samoro ginyalo gombo neno kaka samoro Kit Mikae, gi gik makamago. Iyudo ka gipuonjo jogi timo gik moko magitimo. Kaka sechemoko loso orujre, kaka seche moko moso ji gi dhogi gi gik makamago. Kaeto gima chako timore, en ni imiyogi gik ma jogi tiyogodo kata gik ma jogi ruako mondo omii mor sama gitime limbe kae.

Kae wan kod joretenge gi rochere ti iyudo ni jarateng' moro gi jarachar moro omako tur fung kendo gi wuoyo. To kaluore gi kaka jarateng' ma omako turfuong orwakore, ochalo ni en jadolo. Aito e mbele kanyo nitiere jok ma oket e kitanda ma ng'iso ni gi chalo ni gi jotuo. Koro gi ma biro e pacha ka neno gi ma kama en kaka jogo ma lemo thoro timo tije gi. Iyudo ka ji be ni gi yie gi geno ma opogore opogore iyudo ka saa moro ng'ato ni gi yie ainya kuom jalemo moro ma ka owinjo ni jalemo no obiro ka moro to miye oweyo tije ne duto mondo odhi kendo en gi yie ni ka odhi kanyo to chandruok maen godo dhi rumo. Mana kaka jok ma onindo e otendni gi. Inyalo yudo ni ngato owuok kata osiptal ko ng'e ni ka obiro ir jadolo ma kae i to dhi lemo ne ma ochang. Aito iyudo ni miriambo be seche moko bede koro weche bedo matek saa ma kama.

Gi matimore kae en ni skul moro obago nyasi moro mar sidho jok moko ma otieko tiegruok gi e wach moro. Iyudo ni kaluore gi picha ma ogol to ng'iso ni nitiere yore ma opogore opogore ma ng'ato nyalo luwo nekech bang' timo klas apar ga ariyoi ng'ato nyalo bedo gi gombo mar bedo laktar, kata mar bedo japuonj, kata mar bedo okwach kich. Koro iyudo ni nitiere gik moko ma ng'ato nyalo timo mondo mi ochop e lekne ma ne en go cha. Aito sikunde bende temo jiwo yore gi ka gi temo miyo oganda gi puonj ma kare mondo mi gi chop e lek gi mane gi go cha. Aito iyudo ka ka gisetieko tiegruok gi isidho gi yaani imiyo gi ogudu kendo igo gi picha ni ma ng'iso ni giseyudo tiegruok moromo koro oyien gi mondo gi wuog oko gi ti gi lony gi go e tiyo tije gi man gi gombo.

Kae wan kod od fuambo mar Citizen to gima biro e pacha ka aneno gima kamae en tuak ma opogore opogore ma chenro mabiro e chenro mag ute fuambo gi. Iyudo ni sani wan kod Jeff Koinange oluongo welo moko. Inyalo yudo ni gin jodito mag sirikal kata gin okinde moko kata inyalo yudo ni gin jo non siasa kata mana jopuonj. Iyudo ni sama gimoro otimore e pachoka , ithoro luong gi gibiro e ute mek fwambo kendo ipenjogi penjo. Kata mana jatend piny Kenya ndalo moko jofuambo ne olime eode kama otiye ma openje penjo m,oko ma ne ochung'. Koro iyudo ka sama gimakama otimore, jiyudo ka jok ma oluongigi yudo penjo mawuok kuom jopiny machando jopiny to kendo ginyalo miyo jopiny duoko ma jopiny ng'e gima omiyo gik moko timore kata gik moko ok timre ka luwore gi chike kod weche matimore e pacho ka.